Mathĩna marĩa ingiuga maragũmĩra arĩmi a iria Kisumu niĩ ingiuga nĩ mathĩna ta makwaga irio cia ng'ombe. Rĩngĩ ũgakora mũndũ ena ng'ombe no ndarakĩona irio cia kũhe ng'ombe icio. Rĩngĩ nĩ ũrĩa wona iria rĩu kana wĩna iria rĩu ndarĩ na wakwenderia, rĩu ũgakora rĩngĩ maragũrĩrwo ũru iria rĩragũrwo thogora wa thĩ. Mau nĩmo mathĩna marĩa ingiuga me kũu yaani maragũmĩra arĩmi a iria.

Nĩ maũndũ marĩkũ monanagia iriia nĩ rĩega? Maũndũ marĩa ingiuga monanagia iria nĩ rĩega ni iria tuge rĩratumĩka gũthondeka kĩndũ ta iria imata nĩwonaga iria rĩega nĩrĩthondekaga iria riega biu, yaani nĩrĩthondekaga iria imata wega biu, arabu iria rĩega, bado ona cai nĩũkoraga iria ongorwo nĩ rĩega ongorwo nĩ cai ũrarugwo nĩ ũkoraga ti iria rĩingĩ rĩgũtũmĩka tondũ nĩrĩega rĩngĩ rĩtĩrĩ na maĩ, nĩwona rĩu iria rĩtarĩ na maĩ nĩwonaga rĩtigũtũmĩka rĩingĩ arabu nĩokoraga angĩ marĩkĩra ngina ndawa kumbe ũngĩ ongorwo nĩ iria rĩega, nĩũkoraga ona mũndũ anyua kwi angĩ makoragwo na mathĩna ta ma ngothi ũgũo mũndũ anyua iria rĩna ndawa ũgakora ngina nĩ arethũa no mũndũ wanyũa iria rĩega, ũkoraga níĩmwega bĩu yaani ndarĩ na thĩna, iria rĩu nĩrĩagĩrĩra mwĩrĩ wake wega.